Ni getha tũkona ũrĩa matukũ marathiĩ tũkahota kũmenya ũrĩa matukũ ma tene kwarĩ. Kana nĩ kĩĩ twahotire kwĩnyitĩrĩra matukũ mau. Kana ningĩ ona no ĩhũthĩke ta kũruta wũira handũ, no akorwo he ũndũ mwekire no hatirĩ na ũira, no ũhote kũruta mbica ta ĩno ĩ wũira. Kana ningĩ no ĩhũthĩke kuonania mũndũ fulani kuhota andũ nĩ getha andũ mamũmenye na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Rĩngĩ no ĩkorwo na ũtheri mũingĩ ũrĩa ũngĩtũma maitho gũtũma atĩ nĩ maraingĩria ũtheri mũingĩ ũrĩa ũngĩthiĩ ũthũkie system ĩrĩa ĩnakũu maitho-inĩ, maũndũ marĩa mateithagia maitho mone, ĩthiĩ ĩgĩtũmaga mathiĩ magĩthũkaga o kahora na mũndũ agathiĩ akĩonaga ndarona. Kana nĩngĩ andũ arĩa monaga tibii makuhĩrĩirie, kaũndũ kau no gatũme maitho mathiĩ magĩteyaga ũhoti wa kuona kana onaningĩ magĩe mathĩna o ũrĩa arathiĩ akĩonaga tibii kana ningĩ o ũrĩa arathiĩ akiongagĩrira ũtheri tibii-inĩ.

Nĩ ũtũmaga andũ mone mawĩra. Tarĩu andũ arĩa me mũciĩ matarĩ na kawĩra handũ maraikara me idle, rĩrĩa ũndũ ta ũyũ waumĩra, nĩ makoragwo agũbũndithia na andũ magakorwo akuona wĩra o kahora. O ũrĩa kũrathiĩ nambere. Na nĩ ĩheyaga andũ aingĩ mũno mawĩra. Tarĩu andũ arĩa megũtwara indo ici thoko-inĩ, matereba a gũtwarithia ngari na nginya arĩa megũcigũra no mateithĩkaga kuumana na wĩra ũyũ.

Niĩ hakwa ndĩũĩ na mkokoteni, macini kana mkokoteni, no ũkuo nĩ bunda rĩrĩa irenda gũgũkuĩra indo ta maĩ kana indo ĩngĩ wĩnacio, ona gũthama kuma handũ hamwe nginya hangĩ, ningĩ nĩ ũkaraga nĩ cio taoni andũ marathũkũma nacio, magĩtahĩra andũ maĩ kana gũkuĩra andũ stage ĩnĩ indo. No ũgakora atĩ andũ nĩ maugaga nĩ marathũkũma nacio, na cĩna umithio onaokorwo ni njĩra iria cia kĩhũthagirwo hau gatene.

Ũndũ wa mbere nĩ matereba kũnyua, makanyua na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire na magacoka magatwarithia ngari, ũrĩa ũtũmaga matigakorwo na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ, magatwarithia ngari ũrĩa johi ĩyo manyuire ĩramatwarithia. Hau hangĩ nĩ andũ kũaga kũrũmĩrĩra mawatho moona ndereba nĩaratwarithia ngari ihenya makarega kũaria mamwĩre atwarithiĩ ngari kahora nĩ gũkworo akuĩte andũ. Kaũndu kau kangĩ nĩ ngari gũkorwo citirĩ citikinyĩtie maũndũ marĩa mabatiĩ ta mĩcibi, kana ngari gũkworo ĩkĩtwo ĩthiĩtĩ kũrĩa cithondekagĩrwo na igĩkĩrwo ngĩa nĩgetha ĩtuĩke ya gũkorwo na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ.

Mĩrimũ ĩmwe ũkĩrera ciana nĩ ũkoraga atĩ nĩ ĩramatoria na ĩgatũma aciari makorwo magĩthiĩ hanene magĩetha mbeca cia kũmathondekithia , ona ningĩ kwi aciari matahotaga gũthomithia ciana ciao na mau nĩ maũritũ mamwe makoragwo namo. Kũndũ kau kangĩ nĩ o mwana nĩ akoragwo na tabia ciake na koguo o mũciari nĩ agĩrĩire gũkorwo na hinya wa kũmarera othe na akorwo e wagũcenjia tabia ciao na amarere na njĩra ĩrĩa yagĩreire.

Kaũndũ ka mbere gacaũ gaciarwo nĩmatigagĩrĩra atĩ nĩmararona mũkonyo, mũkonyo ũcio ũgatuĩka wagũitĩrĩrio ndawa, nĩgetha ndũkanĩtwo nĩ gĩko kĩrĩa kĩngĩtũma karware. Kaũndũ kau kangĩ nĩ kũmĩhe irio ũrĩa kwagĩrĩire kana kũmĩhe irio irĩa cina gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Nĩngĩ gacaũ kau gatiga kũnyua iria, irio irĩa cikũambia nacio nĩ abatiĩ akahe irio ci na ci na nutrients njega , irio ci gũgateithia. Kaũndũ kau kangĩ nĩ ithecagwo cindano, irĩa citũmaga ndĩkanyitwo nĩ mĩrimũ. Kaũndũ kau kangĩ nĩ harĩa ĩraikara, yagĩrĩirwo gũkorwo ĩiganĩire, itarĩ na stress.

Kaũndũ ka mbere nĩ ngamba ngamenya ng'ombe ĩyo irabatara kũrĩa kĩĩ. Ĩrabatara kĩĩ nĩgetha ĩtũĩke ya kũongerera kiro kana gũcokereria hinya ũrĩa yateire rĩrĩa ĩragia gacaũ karĩa. Kaũndũ kau kangĩ nĩ ngamenya ngũbatara indo irĩkũ nĩgetha hote gũthondeka kĩrĩa ndĩrenda gũkahe. Arabu kwĩ njĩra iria ngũhũthĩra nĩgetha ndukanie irio icio nĩgetha ituĩke cia gũteithia ng'ombe ĩyo. No ũmĩhe grains, nĩ cio a mbembe, icio ciothe arabu ũgacithĩya, arabu ũkamĩhe nĩgetha ĩĩtuĩke ya gũcokia hinya, koguo hũthagĩra njĩra ya gũtukania nĩguo ngatuĩka wa kũmĩhe nĩgetha ũkona ũmithio ng'ombe-inĩ ĩyo yaku.

Nĩ ũtũmaga ngo'mbe ĩyo ĩkũre ũrĩa kwagĩrĩire, hatarĩ handũ ĩgũthiĩ ũguo ĩte ĩkinya kana hatarĩ handũ ĩguthiĩ ĩgũithie kiro ciayo, kana akorwo nĩ iria ĩnyihanyihie, nĩ tondũ irio cigananĩirie nĩ ĩramĩteithia mahũthĩro-ĩnĩ ma mwĩrĩ na ĩgatũma ng'ombe ĩyo kana mahiũ mau makorwo magĩkũra ũrĩa kũagĩrĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kaũndũ ka mbere yonanagia atĩ, ũhiki ũcio kana kĩhiko kĩu nĩ kĩagĩa na irathimo. Kaũndũ kau kangĩ yonanagia, nĩ yonanagia ati ndĩmũtumia nĩ atuĩka wa mũthuri biũ. Kaũndũ kau kangĩ ĩcokagia kuonania nĩ atĩ, nĩ ũndũire wa tene ũrĩa wa Agĩkũyũ mabuataga na no nginya ũbuatwo hĩndĩ ciothe. Kaũndũ kau kangĩ yonanagia atĩ mũtumia rĩũ nĩ etikĩrwo kwa bamĩrĩ ya mũthuri hatarĩ kĩrĩgĩrĩrĩa o gĩothe.

Nĩyonanagia atĩ andũ marĩ na ũrũmwe na kĩrĩa kĩmarigicĩirie, kana maũndũ marĩa mamarigĩcĩirie, kaũndũ kau kangĩ mathondeka ciondo icio , mathondeka nyũngũ icio nĩmahotaga kwendia na makona mbia iria imateithagia thĩinĩ wa mũtũrĩre wao wa o mũthenya, na ningĩ nĩyonanagia atĩ ũcio nĩ ũndũ ũrĩa mekaga hĩndĩ ĩyo ya tene nĩũndũire wao gũthondeka ciondo na nyũngũ, kaũndũ kau kangĩ nĩyonanagia atĩ mũndũ wa tene nĩathomete gĩthomo gĩa tene na gĩtiarĩ ta gia thaa ici andũ a tene mabundithagio gũthondeka indo ta icio, nĩgetha makahota kũhota gũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre wao wa o mũthenya.

Nĩ ĩhotithagia andũ kwaria kuma me hanene kana me kũndũ kũmwe kũnene na kũndũ kũngĩ ikahota kũnyitithania andũ na ningĩ nĩ ihotaga gũcĩvĩra andũ mbeca iria mangiumire handũ hamwe mathiĩ magatũmĩre andũ mbia kũndũ kũngĩ tondũ mũndũ no atũme mbia o kuma harĩa arĩ, ningĩ nĩ ĩhotaga gũthikĩrĩria andũ arĩa me na mateta na njĩra ya ihenya, ĩkahota kũmateithia wega ũrĩa kwahoteka.

Nĩgũtũmaga mũndũ akorwo aikarĩte e mũkenu wĩra-inĩ tondũ o ũrĩa ũrarangia na arata mũndũ nĩahotaga kũrutũrũra maũndũ marĩa araigua thĩiniĩ wa ngoro yake na akahotithia kũruta wĩira na ngoro na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩĩtũmaga andũ marute wĩra wega marĩ othe manyitanĩire hamwe tondũ me na ngoro ĩmwe ya kũnyitithia maũndũ kana kũhotithia kambuni ĩyo ĩthiĩ na mbere hatarĩ na ũndũ ũngĩtuma ĩkwame. Na bado nĩĩtũmaga mũndũ akorwo e handũ he na ũgitĩri aikarĩte na andũ maraiguithania.

Kaũndũ kambere nĩ ũkahe mahiũ irio iria cikũnina, ndũkaheage mahiũ irio nyingĩ iria ũkũmenya atĩ nĩcigũtigara hau mĩharatĩ-inĩ, ona kana ningĩ irio icio ciatigara, ũngetha njĩra ya kũiga irio icio na njĩra njega nĩgetha mahiũ makarĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ningĩ noo ũrore irio kana icio irio nĩ njega kana nĩ thũku kana cingĩigwo haha nĩkĩĩ cingĩigwo handũ ha hehu kana no cithũke kana ciagĩrĩirwo kũigwo ha nĩgetha ndũgakore nĩ ũrathũkangia irio nyingĩ.

Aya nĩ andũ mageretie gũka magathondeka nyamũ ĩrĩa ingĩnyita thaburia after kũhetũkĩra thĩna mũingĩ wa kũnyita thabũria na karatathi nĩngĩ gakahĩa, ũgakora mũndũ nĩ ahĩire moko, kana nĩngĩ akahũthĩra kĩndũ gĩgakana mwaki, kana nĩngĩ agakora atĩ nĩaita irio agatũma andũ marare ũguo. Koguo kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia mũno rĩrĩa mũndũ araruga atarĩ na thĩna o wothe.

Ũndũ wa mbere nĩ barabara, barabara ciao citikoragwo ciĩ njega nĩ ĩkoragwo ciĩ thũku, na koguo ndĩhotithagia andũ acio mena kũu icagi-inĩ thĩiniĩ gũkinyĩrwo nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na gũthondekwo o mũthenya o mũthenya, nĩũkoraga ati nĩ marathĩnĩka mũno na gũtwara ta andũ thibitarĩ, kana ona kũngĩhĩa nĩ gũikaraga kũngĩgakinya ngari ĩyo ya kũhoria mwaki, nĩ tondũ nĩ kũndũ gũtarĩ kũrakũra wega ũrĩa gũbatiĩ, nĩgetha gũkorwo gũkĩmenyeka wega, na motungata magakorwo me kũnene nginya nao, gũgĩtũma andũ nginya makue ngoro rĩmwe, nĩ kuona kaĩ mariganĩirwo nĩ thirikari.

Nĩ hotaga kũmenya atĩ maũndũ ma tene matingĩthira wona me mandĩke kana rũrĩrĩ, kana gĩkũyũ gĩtingĩthira, nĩ tondũ already kwĩ na ngano ĩria ciratarĩria rĩngĩ ũrĩa tene kwarĩ kana tene gwekagwo atĩa, na nĩ ĩhotithagia nginya andũ kũmenya ona thaici matibatiĩ gũteanĩria ũndũire wao, tondũ ũndũire ũcio nĩ ũgateithia andũ nĩgetha mahote gũtũĩka agũbuata njĩra ĩria yagĩrĩire hatarĩ na kũra ũguo.

Mĩtambo ya kĩrĩu nĩ ĩthondeketwo atĩ mũndũ angĩenda kwaria na rũthiomi rũngĩ atĩ no arũcenjie o ndagĩka o yothe, na ningĩ angĩigua nĩ akwenda gũthoma rũthiomi rũngĩ no athomere bado mĩtambo-inĩ o ĩyo, tondũ nĩ ĩrahe andũ kaũndũ kau ga kũhota gũthoma nako kũhota gũcenjia rũthiomi na ningĩ ĩkahotithia mathukuru, andũ magĩthoma rũthiomi rou ĩkahotithia atĩ mũndũ no aigue kuma mĩtambo-inĩ na ahote gũthoma hau atarĩ na thĩna o woothe.

Wa mbere ũhũthĩri wa macini nĩ ũgiragĩrĩria mũndũ ahũthĩre mbia nyingĩ, iria angerĩhĩre andũ, nĩgetha mahote kũmũrĩmĩra. Ũhũthĩri wa macini o ho nĩ ũtũmaga indo citigakorwo cia kwanangĩka, ta ũrĩa mũndũ agĩkĩra bataraitha korwo nĩ andũ mekĩra nĩ ĩngĩarekeka nyingĩ no wahũthĩra ũhũthĩri wa macini ici nĩ ĩtumaga wĩĩkĩre indo ũrĩa kũagĩrĩire. Ningĩ nginya ũkĩgetha, nĩ ũkoraga atĩ macini ĩyo ĩragetha wega hatarĩ kĩndũ gĩkũra ona kĩ.

Nĩ tondũ citikoragwo na goro na nginya mũrĩmi no acione na ihenya nĩ tondũ citirabatara mũndũ athiĩ kũnene gũcigĩra, kaũndũ kau kangĩ atĩ, indo icio mũndũ nĩ akũhota gũciga ũrĩa ciagĩrĩire, nĩ ekũhota gũcitĩkĩra care ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ citirabatara maũndũ maingĩ, kaũndũ kau kangĩ nĩ atĩ mũndũ no ahote gũthiĩ nayo kuma handũ hamwe nginya handũ hangĩ, nĩ tondũ ndĩrakũnogia, arabu mũndũ akĩhuhĩra, akĩhũthĩra indo icio nĩ ĩrahota gũkinyĩra mĩmera ĩrĩa marahũra.

Haha nĩ mũndũ arahũthĩra mwaki kũruga irio, irio irĩa cironekana tarĩ ngima tondũ haha hena mũiko na haha he na bag ĩ hana ta ĩ na mũtu, na arahũthĩra mwaki wa ngũ kũruga. Na ararugĩra handũ hatari na nyũmba kana mĩtĩ ĩ hakuhĩ, ararugĩra handũ nja.

Ũndũ wa mbere macini icio cia rĩkia kũrĩma cikarũtwo gĩko kĩũ, cikatherio na cikaigwo handũ citakũnyita ũgunyu nĩ getha citikahote kũgĩa na ũgunyu. Kaũndũ kau kangĩ macini icio nĩ ibatie kũhakwo maguta marĩa megũtũma pati citikanyitane na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa cirarĩma cikarĩma na ihenya citegũthũkana .Na wona macini icio ciathũka cigatwarwo handũ cigathondekwo. Ona citarĩ thũku cigathi kũrorwo nĩ getha cikoneka kana hehandũ cirabatara cithondekwo na nĩgũo cihotĩthĩe mũrĩmi kũrĩma atarĩ na gũoya o wothe na akona ũmithio wa cio.

Nĩ wega kũingĩra ũrĩmi-inĩ wa maguna nĩ gũkorwo atĩ, maguna nĩmo, nĩ monetie thoko njega na kũrĩa kũrahotithia mũrĩmi kuona ũmithio nĩ ũndũ wa kũhanda maguna maya. Nĩ gũkorwo atĩ bũrũri nĩ wetheire arĩmi thoko ĩrĩa ĩrahotithia ũrĩmi kũgũrĩrwo matunda maya make hatarĩ na thĩna o wothe na makona ũmithio wao ũrĩmi wao.

Kaũndũ ka mbere ũkĩhũthĩra macini ĩyo ĩĩ mũgũnda no ĩthũke. Na kũgirĩrĩria ũndũ ta ũcio no nginya macini ĩyo ĩkĩingĩra mũgũnda, ĩrorwo kana ĩĩ njĩra ĩrĩa njega, kana nĩ yagĩrĩire ĩthondekwo. Kaũndũ kau kangĩ nĩ ũkoraga mũrĩmi nĩ arahũthĩra mbia nyingĩ nĩgetha ahote kũgũra macini ĩyo, nĩgetha ĩmurutagĩre wĩra. Oho ningĩ mũrĩmi rĩrĩa andĩka macini, nĩ anyihanyihagia wĩra, tondũ angĩandĩkire andũ aingĩ marĩme no rĩu arehe macini ĩyo. Macini ĩyo o ningĩ nĩ ĩgũtũma tĩri wage kuingĩria maĩ ũrĩa wagĩrĩire, nĩ gũkorwo atĩ, nĩ ĩhihinyaga maĩ na nĩ ĩhinyagĩrĩria tĩri ũkagiria maĩ mahetũke ũrĩa magĩrĩire. Ona ningĩ macini ĩyo nĩ ĩrabatara maguta, marĩa makoragwo me ma mbia. Na nĩguo mũrĩmi anyihanyihie, agĩrĩire atũmĩre macini ĩrĩa ĩtarahũthrĩa maguta maingĩ na nĩgetha akona uumithio.

Ya mbere nĩ macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa itũngũrũ ciarĩkia kũmera wega ĩgatũmĩka gũcigetha. Macini ĩyo ĩngĩ nĩ ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũcagũra itũngũrũ na ũrĩa ciganaine, na na kwĩ macini ĩngĩ ya gũcibanga, ĩgacibanga kĩrĩa tũnyamũ-inĩ kana tũpaketi-inĩ tũrĩa cibatiĩ kwendio. Ningĩ nĩ mahũthĩraga macini ĩrĩa ĩgucagio nĩ ng'ombe, ya gũthondeka harĩa itũngũrũ icio cigũitwo.

Wambere mũndũ nonginya akorwo athimĩte kana handũ hau mũrenda gwĩkĩra nyamũ ĩno kana handũ hau mũrenda kwenja gĩthima kana hena maĩ kana hatirĩ. Ningĩ mũndũ nangĩthiĩ kwenja gĩthima o ũguo no nginya akorwo ena ũgĩ burani wa ũrĩa e kwenja gĩthima kĩu. No nginya mũndũ akorwo na macini cia gũthiĩ kũu rĩera tondũ kũu he handũ kũngĩnya gũkorwo gũtirĩ na rĩera rĩa kũĩgana rĩrĩa mũndũ atũmĩraga. Ningĩ mũndũ no nginya akorwo na macini ĩrĩa ĩgũthĩ nathĩ ĩtheca thece nĩgetha maĩ mahote makumĩra. Ningĩ mũndũ nonginya ahote gũthondeka ĩrima rĩrĩ na arĩhumbĩre nĩ ũndũ wa kũmenyerera handũ hothe angĩkorwo na ciana citigakorwo citikagũe, ona kana andũ agima.

Kaũndũ ka mbere nĩ ĩtheragia rĩera rĩrĩa rĩ nyũmba, na ĩkarehe rĩera rĩngĩ rĩtheru. Handũ hangĩ nĩ ĩtumaga akorwo nyũmba ĩna rugarĩ ĩgatũma rĩera rĩu rĩkorwo rĩ rĩhehuhehu hanini, gũgakorwo gũtarĩ na ũrugarĩ nyũmba. Oho, nĩ ĩhũthagĩra mwaki mũingĩ mũno, na koguo mũndũ angĩhota kũhũthĩraga o rĩrĩa kũĩna rũgarĩ kana rĩrĩa ũraigua rĩera rĩrĩa rĩ nyũmba ti rĩega no ũhote kũmenyerera mwaki ũrĩa angĩhũthĩra.